Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũ, mbica ĩno nĩ ĩronania gĩcigo kĩnene kĩa mũciĩ mũnene, kũrĩa kwĩna mabiacara maingĩ andũ makĩte manyũmba mamwe magakomborithio nĩgetha marutĩrwo wĩra wa biacara, wĩra wa wabici, mabengi ona matuka. Oho nĩndĩrona andũ marũgamĩte metereire ngari nĩgetha mathiĩ maũndũ-inĩ mao, amwe mathiĩ mawĩra angĩ mathiĩ mĩci-inĩ yao. Angĩ mena ngari ciao nini cia gwĩkua o ene nĩcio maratũmĩra maũndũ-inĩ mao ma o mũthenya. Mbica ĩno ĩronania atĩ ũrĩa bũrũri ũkoragwo o mũndũ o mũndũ na mĩhang'o yake yagũĩka maũndũ make amwe magĩthiĩ wĩra-inĩ angĩ magĩthiĩ, makĩinũka mĩci-inĩ angĩ makĩruta biacara na ngari nĩgetha makue athii arĩa marathiĩ. Ũndũ ũcio ũkonania wonjoria mũnene harĩ rũhonge-inĩ rwa ũkui gũcokaga kũrehera bũrũri ũtonga munene.

Ũndũ ũyũ nĩ gũthiminda nyũmba kũhetũkira mai ma ng'ombe, ũndũ ũmwe ũgatukania na maĩ, ũyũ nĩ ũndũ ũria wahũthagũrwo nĩ andũ aingĩ hau gatene. Ũndũ ũyũ nĩ ũthiĩte ũcenjetie, kuona rĩu andũ nĩ mathimindaga nyũmba, gũtũmĩra mũthanga o ũndũ ũmwe na thimiti, o ũndũ umwe makongerera rangi ũrĩa ũtũmaga ũndũ ũcio wagĩrĩre mũno makĩria. Na marĩkia gũthiminda nyũmba ciikare cirĩ njega mũno makĩria. Ũndũ ũyũ nĩ ũthiĩte ũcenjetie, mataũni-inĩ ona icigo nyingĩ cia bũrũri ona andũ aingĩ magathiĩ matiganĩte naguo, kuona atĩ rĩu nĩgũkĩte njĩra njega, ĩyo ya kũhũthĩra mũthanga, o ũndũ ũmwe na thimiti, na wona wathiminda nyũmba yaku ũkĩhũthĩra mũthanga na athimiti, nyũmba yaku nĩyagagĩra mũno makĩria, ona ĩgathakara, gũkĩra ĩtũmĩkĩte gũthimindwo na mai ma ng'ombe.

Ndarora ũndũ ũyũ, nĩ ndĩrona nĩ mbica ya airĩtu arĩa mathiĩte hamwe mũkawa -inĩ kwĩyethĩra ikeno, nĩgetha matwĩke akũhoreria meciria mao. Nĩ ndona nĩ megũrĩire indo ciao cia kũrĩa arĩcio ta soda mĩgate, mĩthigwiti, na indo nyingĩ mũno cia gwĩkenia. Ũndũ nĩ ũteithagĩrĩria mĩkawa harĩ kuona kĩgĩna no marĩkia kwenderia airĩtu indo ici nĩ matuwĩkaga akũmarĩha, ũndũ ũcio ũgatũma thũgũrĩ ĩthiĩ na mbere. Andũ aingĩ nĩ mathiaga kwĩethera thayũ kana ikeno nĩgetha mahorerie meciria mao kũrĩ maũndũ mangĩkorwo makĩhũtũkĩra mĩkawa-inĩ, o ũndũ ũmwe nĩ ndĩrarora kũrĩa thutha na ngona kũrĩ kũndũ andũ mathiaga gwĩthambĩra nĩgetha matwĩke a gũkena na kũnina meciria maingĩ nĩgetha matigakorwo na meciria maritũ. Na ũndũ ũcio ũgatũma mĩtũrĩre yao kana ũgima wao wa mwĩrĩ ũkorwo ũkĩagĩrĩra mũno makĩria.

Ngĩrora wega mbica-inĩ ĩno, nĩ ndĩrona ici nĩ macini, irĩa citũmĩkaga harĩ ũrĩmi, wa kũrĩmĩra indo ta ng'ombe, ona macini ĩngĩ ĩroneka nĩ ya gũtinangĩria ng'ombe mahuti ona mabebe. Nĩ ndũmagĩra macini ici, kuona rĩrĩa ndatua ndĩrarĩma ũrĩmi wakwa wa ng'ombe, nĩ nduĩkaga wa kũrĩmĩra ng'ombe, ona gũcihandĩra gũtũmĩra macini ĩno. Ngacihandĩra indo ta mabebe, marĩa wona marĩkia gũkũra, nĩ ndũmagĩra macini ĩno ĩngĩ, harĩ gũtinangia mahuti macio. Ona ngatuĩka wa kũmathika nathi, kũndũ magũikara wega, marĩ mega kwa ihinda iraya nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa yakinya ya ng'aragu gũtarĩ na mbura ona kana gũtarĩ na nyeki ya ng'ombe kũrĩa, ĩyo nĩyo nyeki ĩrĩa kana icio nĩcio iria irĩa ndũmagĩra kũnengera ng'ombe ciakwa cirĩe. Nĩgetha ũrĩmi wakwa ũthi na mbere wa iriia, na nĩgetha nduĩke wa kuona umithio mũnene mũno, kuona ndarĩkia kuona iria rĩu, no rĩo tũnyuaga, na twarĩkia twaigania rĩa kũnyua, rĩu rĩngĩ nĩ tũthiaga tũkarĩendia. Na andũ mawe na andũ arĩa angĩ makona kĩndũ gĩa kũnyua. Ũndũ ũyũ nĩ ũtũmaga thũgũrĩ ĩthiĩ na mbere, tondũ nĩ kuona ĩno nĩ biacara, ĩrĩa ndũmagĩra, nĩgetha nyone mbeca cia mahũthĩro ma maũndũ makwa. Na biacara ĩno nĩ yandĩkĩte andũ aingĩ mũno, kuona atĩ andũ aingĩ nĩ makoragwo makĩruta biacara ĩno ya ũrĩmi, ya wendia wa iriia, ona ũrĩmi ũyũ wa ng'ombe. Ũndũ ũcio ũgateithĩrĩria bũrũri, kuona nĩ ũkũragia gĩcigo, nĩ ũkũragia ũtonga wa bũrũri ũcio na bũrũri ũcio ũgathi na mbere na kũneneha kuona no wonaga igooti kũhetũkĩra njĩra ĩno.

Mbica-inĩ ĩno rĩrĩa ndamĩona nĩ ndĩrona atĩ aya nĩ andũ arĩa meyumĩrĩtie nĩgetha manĩrĩre na mwanĩrĩro mũnene maũndũ marĩa matarathiĩ wega bũrũri-inĩ weyo. Ũngĩrora wega mbica-inĩ ĩno ĩna mbica ya mũndũ ũrĩa ũnyitĩte bendera na guoko kũmwe, na mbica ĩno ĩngĩ ena maandĩko marĩa andĩkĩte ma kuuga maũndũ marĩa angĩenda thirikari ĩhingie. Ũngĩrora mbica-inĩ ĩno nĩ ta maũndũ marĩa marathiĩ na mbere marĩa ma andũ makoretwo makĩanĩrĩra na mũanĩrĩro mũnene makiuga thirikari ĩtige kũmahinyĩrĩria ĩmanyihanyihĩrie igooti, ona ĩtige kũraga andũ ao. So ũndũ ũyũ nĩ ndĩronia andũ arĩa mwĩyumĩrĩtie kana andũ makeyumĩria nĩgetha maarĩrĩrie maũndũ marĩa mataramakenia na mwanĩrĩro mũnene. Na ũndũ ũyũ nĩ wĩtĩkĩrĩtio thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nginya gatiba-inĩ ũndũ ũyũ nĩ waandĩkĩtwo ho. Atĩ andũ nĩ metĩkĩrĩtio makaumĩra, makeyaria, makauga mathĩna mao nĩ marĩkũ nĩgetha thirikari ĩtuĩke ya kũmateithĩrĩria na ĩtuĩke ona ya kũmaigua ona kũmahingĩria mabata mao. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithĩrĩirie mũno mabũrũri-inĩ maingĩ kũrĩa andũ, mathikagĩrĩrio kana kũrĩa gũkoragwo na kĩndũ gĩtagwo democracy. Kũrĩa andũ metĩkĩrĩtio kwĩyaria na kuuga nĩkĩ kĩramagia nayo thirikari yaigua mũkayo wao ĩgatuĩka ya kũmateithia ona ya gũtuĩka ya kũnina mathĩna marĩa ĩkoretwo ĩkĩmatwarithia thĩiniĩ wamo. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩrĩria kũnina waathani mũũru wa thirikari ĩrĩa ĩrathana na gĩthũri, ĩtakwenda gũthikĩrĩria mũkenya ona ũmwe kana gũthikĩrĩria mũndũ ona ũmwe mathĩna marĩa arahĩtũkĩra. Rĩrĩa manĩrĩra na mwanĩrĩro mũnene ũndũ ũrĩa ũtuĩkaga wa kũmateithia. Kuona atĩ, matuĩkaga a kũiguo na gũtuĩka a gũteithĩka. Mathĩna macio mothe thirikari ĩgatuĩka ya kũmanina na bũrũri ũgaikara wĩna thayũ.

Mbica-inĩ ĩno, nĩ ĩronania na ĩkandĩkwa na mwandĩko w akuga TAX, ũguo nĩ kuga ihooti rĩrĩa rĩrogotagwo o mũthenya o mũthenya. Thirikari nĩ ĩrogotaga igooti rĩa mũigano wa makĩria mirioni makĩria inya, rĩrĩa rĩrogotagwo kũrĩ andũ arĩa marutaga wĩra kana indo irĩa cirendio bũrũri-inĩ na rĩgatuĩka rĩa kũigwo na kana gũcokanĩrĩrio nĩgetha mĩtaratara yothe kana mĩbango yothe ya thirikari ĩtuĩke ya gũtũarithio na mbere. Ona ũkũria matũra-inĩ wa gwaka mabarabara, mathibitarĩ o ũndũ ũmwe na gwĩkĩra thitima mĩciĩ-inĩ ũtuĩke wa kuoneka. Thirikari ndĩrĩ ũndũ ũngĩ yonaga mbeca o tiga kũhĩtũkĩra magooti, na magooti maya nĩmo yetagĩrĩra nĩgetha ĩhote nginya kũrĩha mĩcara ya aruti a wĩra arĩa mamĩrutagĩra wĩra. Ona ĩtuĩke ya kũrehe ũkũria matũra-inĩ kũrĩ aikari othe a bũrũri wothe wa Kenya. Igooti nĩ rĩrĩrogotagwoo kũrĩ indo irĩa ciendagio o mũthenya matuka-inĩ, indo ciothe nĩ cikoragwo igathĩkĩirwo igooti. Ona ningĩ indo irĩa cingĩraga bũrũri-inĩ wa Kenya kuma mabũrũri ma na nja onacio no cigathĩkagwo igooti rĩrĩa rĩtagwo VAT rĩrĩa rĩrogotagwo kuma indo-inĩ icio. O ningĩ igooti nĩ rĩrogotagwo magooti-inĩ ta rĩngĩ kũngĩkorwo kwĩna mũndũ ũtwarĩte cira kuo no kũrogotagwo igooti. Rĩrĩa rĩothe rĩrogotagwo nĩ kĩama kĩmwe kĩrĩa gĩtagwo gĩa KRA na rĩgatuĩka rĩa gũcokanĩrĩrio ona kũgayanio na mĩtaratara mwanya mwanya, ĩrĩa ĩcokaga gũtũmĩka nĩ thirikari nĩgetha kũgayania ũgayania wa ũteithio wa matũra kũndũ guothe bũrũri-inĩ. Nigetha bũrũri wothe ũtuĩke wa gũkũra ona gũtherema hamwe hatarĩ gũtigwo harĩa hatarĩ icigo imwe.

Ũndũ ũrĩa ũkaga thĩinĩ wa meciria makwa rĩrĩa ndona ũũ ,nĩ ũrũmwe ona gĩkeno kĩrĩa gĩkoragwo ho na andũ mena thayũ. Ũngĩrora mbica-inĩ ĩno nĩ ĩroneka andũ erĩ arĩa marageithania mena gĩkeno kĩingĩ mũno. Ũũ nĩ kuonania atĩ andũ acio mena ũrũmwe. Na rĩrĩa kwĩna ũrũmwe thĩinĩ wa bũrũri, ũndũ ũcio nĩ ũtuĩkaga wa gũteithĩrĩria mũno, kuona atĩ nginya biacara nĩ ithiaga na mbere. Andũ nĩ maikaraga na thayũ mategwĩtigĩra kana indo ciao nĩ ikũiywo kana iti kũiywo. Koguo gũgatũma nginya onokorwo nĩ itũra rĩrĩa andũ maraikara maikaranie wega ona bũrũri ũcio <inaudible> ũgakũra mũno makĩria. Ona ningĩ mbica-inĩ ĩno andũ aya nĩ maroneka mehumbĩte wega na ũndũ ũyũ nĩ kuonania atĩ andũ aya nĩ andũ marutaga mawĩra. Ona mathiĩ mawĩra-inĩ magatuĩka a kũgũra nguo kũrĩ matuka. Ũndũ ũcio ũgatũma ũndũ ũcio ũthiĩ na mbere. Ningĩ mbica-inĩ o ĩno nĩ ĩroneka nĩ arũme erĩ makĩndĩte njuĩrĩ ota atumia. Nĩ kuonania atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũtheremete mũno bũrũri-inĩ kũrĩa arũme thikũ ici nĩ makĩndaga njuĩrĩ o ta atumia. Na ũndũ ũcio ũgatuĩka wa gũtũma andũ aya monekane marĩ athaka kũringana na ihinda rĩrĩ rĩa matukũ maya tũratũra.

Ũndũ ũyũ nĩ ũronania mbica ya kĩndũ gĩtagwo PayPal, ĩrĩa ĩtũmĩkaga, ĩno nĩ njĩra ĩrĩa ĩtũmĩkaga nĩ andũ harĩ kũgũra ona kana kwendanĩria indo me bũrũri-inĩ wa nja, kana arĩa matarĩ bũrũri-inĩ wa Kenya. Kaingĩ na kaingĩ ũngĩkorwo ũkĩenda kũgũra kĩndũ kuma kũrĩ mũndũ ũtarĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, ndũngĩhota gũtũmĩra njĩra irĩa itũmĩkaga thĩiniĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya ta gũthiĩ kũneana mbeca icio baribari, ona kana gũtũmĩra njĩra ya thimũ ta ya Mpesa, ona kana gũtũmĩra njĩra ya bengi. Koguo rĩrĩa mũndũ ũngĩ e bũrũri ta wa nja, ũngĩtua kũmwenderia kĩndũ kana mũgĩtwa gwĩka thogore nake, nĩ ũbataranagia gũkorwo na mũtambo ũyũ wa PayPal onake akorwo naguo, nĩgetha ũcenjania ũcio wa mbeca ũkorwo wĩ mũhũthũ. Na nĩgetha ũtuĩke wa kwagĩrĩria mũno makĩria hatarĩ mũndũ ũkũrwo nĩ indo ciake. Kaingĩ na kaingĩ njĩra ĩno nĩ ĩtũmĩkaga thĩiniĩ wa andũ arĩa marabatara mareka thũgũri, andũ a mabũrũri ta America, kũndũ ta United Kingdom ona kana mabũrũri mangĩ ta Caina ona kana kũndũ kũngĩ. Koguo njĩra ĩno nĩ ĩteithĩrĩirie harĩ kũrehe amwe andũ aingĩ, ona kana gũteithĩrĩria harĩ ũkũria wa thũgũri. Kuona atĩ ona ũngĩbatara kĩndũ gĩ bũrũri wa kũraihu ndũngĩkorwo na thĩna mũnene mũno, atĩ wa gwĩciria ũrĩa ũngĩtwara marĩhi maku. Kuona no ũhote kũrĩha mbeca ici na njĩra hũthũ makĩria ũtegũbatara gũthiĩ thĩiniĩ wa gĩikaro kĩu. Ũndũ ũcio ũgatuĩka wa kwagĩrithia thũgũri ĩgathiĩ na mbere na gũkũra harĩ we ona andũ acio me...